Ore tee ena naa elukungu naa ore elukungu ait enedukuya eton itu matejo naaji kinchooki elukungu naishiu nikijiokini teyieng'a ore enedukuya ing'as aibung ina lukungu ishu nidung orgos nintadoiki enkare nairowua paintau irpapit eh pookin tosesen nipik nidung'udung taata metaaku eh irubat kutitik naidim iltung'anak ainosa nipik kitunguu ontokiting pookin naikarangieki endaa ewueji nebo ashu nidung'udung keetae sii iltung'anak ong'as apej penyo eh teniaku idipa aitaitai irpapit neng'asi apej penyo peyie epuku naaji irk lelo kutiti papit lai laishunye uh keng'asi taa aiteleki enkiti kima nipik naaji kitunguu nipik irnyanya pokitoki naaji niyieu niyierr enaa ntokiting pookin niyieu nipik ina daa nincho eyiara ildaikani liyieu nintai tenkima naa nincho iltung'anak otii inewueji naaji eboitare torgali ashu ormushele aikunaki nejia.

Ore ena naa inkomiyani kitodolu empisha natii inkomiyani tenkang naa ore inkomiyani naa kitodolu ajo kegira anya eh ilo shani ashu imbenek natii ilo shani eh ketii sii iltung'anak otii embata kuna komiyani alogira arrip peminyiel intokiting naaje tiatua ena ang ketii sii inkulie, ketii enkiti toki naijio empeut enewueji naokie taa kuna komiyani enkare hooduo naa ore oshi inkomiyani kegol oleng ewok enkare kejo irmasae indim atotona iyata enkure nkolong'i naidim enkomiya kajo kina taake entoki naidim atadamu tina tendung'et erashe ormasae eh kajo sii ore sii inkomiyani itu aikata ayiolou ajo kenya oshi imbenek amu iniatua uh iwuejitin neid keidimu oshi inkomiyani olameyu naa teniaku idurra inkomiyani kitodolu ajo mekure eeta entoki natung'uaitie tinewueji negira ap ning'ua neku aikunaki nejia enkang taa ena sinye sidai.

Ore ena naa kitodolu iltunganak oogira aayierisho, aa irkeek taa itumia, ayierie edaa. ore tene kitodolu, ajo ore iltunganak otii ene wueji, kelio sii ajo, ore iltunganak otii ene, edaa olchampa oleng itumia naaji. oleng.ee kitodolu sii ajo keunisho kulo tunganak. amu kelio irkeek ledaa tidie wueji anaa ilamasurin. naa itoki sii aitodolu ajo ore kulo tunganak keyieu naaji eretunoto tenkaraki taa, ore oltungani, ore teneeku irkeek itumia, naa kelo ake mpaka neeku meetae irkkek ootoito neeku ilooshali itumiae. keetae ake ewueji nebaiki mepuonu kulo tunganak aitumia. irkeek ashu aingial. emurua, tenkaraki taa lelo keek itumia aayierisho. naa tenemeetae lelo keek. nemenya naa sii ninche edaa. ore akeyie eyia naa.

Ore ena naa emirare nagira aendelea etae taa iltung'anak ogira amirr napashipasha indaiki olchambai ketii iloogira amirr irnyanya ketii sii ilogira amirr eh kuna tokitin nanyori naa kajo kempuka etii sii kunda nagira amirr irmasurin netii iltung'anak logira ainyiang'u eh etii sii irkulie lomirta inkitunguuni uh ma kajo kenkitunguuni ake kunda netii iltung'anak ogira amanaa ainyiang'isho etii sii iltung'anak ogira ainying'u eh ntokiting naijio nena eh neku ore sanasana naa indaiki olchamba emirita iltung'anak lotii ena pisha naa ore sii iltung'anak len murua ketiu enaa kenyorr indaiki olchambai amu ninche emiritae tenkumoki melio sii olduka nai lomirieki enkurma ajo iltung'anak lomirr ake irpayek ota otii oleng iltung'anak lotii.

Ore ena nentoki najo ilashumpa eh entoki najo ilashumpa entoki oshi naitumiae aitaunyie iropiani ashu naitumia enkadi nisurokini enkadi ende nironyi nipik naaji oltung'ani entoki niyieu nipik uh keji taa PDQ tenkutuk olashumpa niaku ore ena PDQ kitumia iltung'anak loo losoko le lolduka ainyiang'unyie intoking napaasha ore akeyie teneeku iyata ina ena mashini telduka kindim iltung'anak ainyiang'ishore nitoki sii aaku ore iltung'anak oota inkadii nemeyieu nenap iropiyiani te simu arashu tem te mpesa naa kelelek kitelelekaki ninche esiai ore esidano enatoki naa indim ataasishore enkadi ino tewueji pookin ore akeyie me bora akeyie metaaku keeta iltung'anak likingira aisho eh eh aisaidia ashu amiraki toki niyieu bora akeyie metaaku keeta ninche ena mashini naji PDQ ore esiai ino naa piipik ake pinyiang'u ake entoki niyieu nisurokini enkadi ino nipik pin nilo naa kika kisidai sii amu ke keeta kee.

Ore ena naa ilgosil le safaricom, ore entoki naji mt bank, naa ntokitin pookin naidim sirkali aing'or, naa intokitin taa Kuna irngosil lenyenal.aa empesa.aa fuliza. naa empesa taa ake itumia , safaricom ake. neeku ore safaricom ketii olchani. ore irngosil lenyenal. naa eeta naa Ina naji digital farm, eetae m t bank, eetae ena naji fulisa. Eetae mshwari Nena tokitin akeyie. neetae Kuna tokitin akeyie pookin aa irngosil lenyenal. naa safaricom itegemea pee kiyakini .pee kincho naaji pee itum ataasishore. tenimiaata naaji olaini le safaricom miidim ataasa aitoki naijo mshwari ashu fuliza.aa naa teneeku iyata idim ataasa Kuna tokitin pookin.

Ore ena naa iltung'anak eh ketiu enaa hongo, hongo egira ele tung'ani ang'amu ataa irpolisi oshi oleng ashu egira ele tung'ani aisho amiraki ele tung'ani loltukutuk entoki naje naa mayiolo idimai naaji naa olaini lesimu ashu intokiting akeyie napaasha kitegemea ajo kanyio egira ele tung'ani autaki ashu egira autaki entoki naje naa etii eloito taa.